Thirikari nĩ ĩbatiĩ kũmenya namba ya andũ arĩa mendaga indo ici nĩgetha mahote kũmaakĩra thoko ĩrĩa ĩngĩiganira andũ aya othe arĩa mendagia indo. Na thoko ici ikorwo kũndũ andũ kuma na nja na andũ a Nairobi mangĩhota gũkinyĩra kuo. Nĩgetha mahote kũnyihia ngũĩ gatagati kao na endia a indo ici arĩa mendagia indo barabara-inĩ.